Tijni sama idwa time imanyo puodho malach. Kaluwore ni en gima kambi ema dhi biro kawo. To kipidho e puodho matin, kambi ok nyal wuok biro e puothi matin kawo gima tin no to nitie puothe oko madongo dongo majomoko be opidho gik ma in be ipidhoni. Koro sama pok ichake nyaka imany podho malach. Ka in ng'ama onge puodho to in gi pesa, inyalo dhi kodesa puodho ooko mondo mi ipithe. To kapok ichako pitho, idhi kelo tinga puroni iye kaluwore ni tinga giolo lowo mapiny to lowo mapiny go en lowo momew ok inyal pimo gi kopur gi lwedo. Samose pur kamano molose mobedo mayom to idhi ipitho to ka isepitho koro tiji en tij ng'iye nikech kaok ing'iye to odhi kethjore. Nyaka idoye, iwire, ikirone pi to moloyo kabisa nyaka ipudh buya eiye nikech kaokm ipudho buya, buya dhi dongo kode sama buya dongo gi dongo kode kamae buya nyalo inge mobed mothirno. Sama ose thirnono onge gima idhi yudo kata matin. Koro kaka ipudho buya ekaka omedo dongo mabor. Iolo pi to imedo pudho nr buya. Mano e gima onego bed ni itimo saa asaya ma n thuolo mond mi iyud omenda mang'eny kochopo sa gole epuodho ka idhi use.

Tijni ahero kendo kaluwore ni gima omiyo ahere, sama in kode eot ichalo jamwandu. Kendo chunyi okwe kaluore ni mogo ka in godo eot en gima ber ahinya. Inyalo dhi tirege to ichamo kuon nikech samoro inyalo koso kata omenda moro matin, midhi rundo godo cham. Sama isegole epuodho mong'enykama, inyalo loke pesa. To gima ok onego itim en ni iuse edho keyo. Dho keyo omenda mar oduma tin ga, inyalo use kata siling' piero abiriyo kata siling' piero aboro. To ka isekane makoro ochopo ndalo ma mekji noserumo cha, inyalo uso oduma gorogoro achiel kata miya gi piero abich. To odumani gima inyalo us kuome maber en osogro ne. Sama ise suse ma igolo osogro ne motwo te, ji nyalo biro to nyiewo osogro neno kuomi moloyo to joma wuok e aluora mari. Kaluwore ni nitie ndalo moko ma koth chwe ma yien tek yudo, koth chwe makidhi moto to yien ng'ich ang'icha, koro osogorogi ema ji biro to nyiewo iri to nyalo chuako godo gima gidwaro eot. Osogoroni en yien maber ahinya kendo oliel moloyo. Sama in kode ok inyal koso pes moko matindo tindo kidwa nyiewo gik moko matindo kaka sabun eot.

Gimatimore en ni jamnini en dhiang' kendo kang'iyo, oneno ma tiendeni ohinyore kata tiendeni nigi tuwo moro, to moloyo gima kelo ga tuwoni e dend dhiang' ok onyal tiende kende, en koso lwoko mar dhaing'. Dhiang' nyaka lwoki, kendo wik ka wik kata bang' jumbe ariyo ber kilwoko dhiang' .Aparo ndalo mane wadongo, ne wan gi dhok mang'eny, koro samoro babana ne ora, mondo adhi e duka, midendo gi dhongere ni agrovet, kase dhi e agrovet to nitie yath mane imiya, yadhno ,kindeno je wanyiewo miya gi prabich, to inyisa kaka adhi tiyo kode, kendo kanachopo kode, naluwo gi ma laktarno owachona. Ne waruwo yadhno gi pi madhi lita apar, inyamedo matin e wiye. Sami seruwe gi lita aparno, idhi tiyo gi kube mar dhiang'cha, iolo yadhno e iye kanyo tirwako e toki, koro ikirone dhiang' yadhno ,ilwoko godo dende te, kiselwoke, kanitie nyiroye be, ilwoko kanyakla kode. Kendo idhi e kare mar nindo, kaluwore ni kare mar nindo kanyo nyalo ting'o kute machamo gigo, igoyote maber mondo gigo olal te dichiel.

Gini yudore e aluorana kendo itiyo kode eyore mopogore opogore. Yo mokuongo, en ni sama oseloth, moti marakwar, inyalo pono oemone no, to iluoko maler to ichielo godo chiembi. Yo moro mitiyo godo en ni iteni iteni jomoko chamo kaka alot kaka wan e aluorana it nyanya inyalo ti godo kata kaka alot, inyalo ng'wede to ikike gi sikuma kata gi kandhira gi osuga gi dek to iriwo kamoro achiel to ichielo michiem maber. Kendo it nyanya ok nyal kayo i ng'ato kendo ok nyal kelo tuo mar nyaldiema. Kendo tij nyanyani inyalo timo kode ni iloso godo iloko godo ohala. Sama ose loth mang'eny samoro ne ipidhe puodho achiel te puodho maduong', inyalo pone kata iluongo kambi moro to biro kawe to ipone te kapok obet marakwar ahinya to gitere e chich gi mang'eny ok chiro achiel. Inyalo tero e chiro ma town, moko itero Mombasa, moko itero Nairobi. Koro ka giseuse kamano te in pesa ni kaka wuon puodho cha imiyi amiya kendo pesa no inyalo loso go gima duong' ahinya.

Gini kite ng'any, nitiere marachar, kasto nitiere maratong' ni kendo nitie ratong' moro maen nyamula. To maratong'ni ahero kaluwore gi gik mang'eny.. Gima omiyo ahere, omoro wang' kendo ka ing'iye to omoro wang'. Mar ariyo ji tin kode to gima tin, ji tin godo tiende ni ji mang'eny nyalo dwaro nyiewe koro sama in kodeno to ji nyalo biro iri kamanye matiende ni gisemanye kuonde mamoko to ok giyude. Mar ariyo, odumani mar nyamulani en kata kitedo kode kuon, kuonde milimili opogore gi oduma marachar. Koro en kata kirego moke to ne in gi nyalodi moro iyudo ka kata ionge ring'o kata gir sup moro ne onge to ichamo kode alodino. Odhi bedo mamit ahinya kendo odumani kaluwore gi sani gik mipuonjo e sikul oduma mar nyamulani nmitiere tuoche mamoko maogeng'edel kendo jomanigi tuoche mang'eny kaka peresha idwa ni gicham mana oduma mar nyamulani gikiko gi bel kata manaq gi omuogo nikech maracharcha ok ber kod ngimagi kendo medo ameda tuo mar peresa bedo mang'eny.

Gimatimore kae, en ni chal ni ng'ani yiero chiemo mar gimoro ma opidho. Kendo ka ang'iyo kaka ong'ad kubegi, nenore ni ng'ani en japith mar gwen. Kendo sama ipidho gweno, gweno ok nyal chiemo e gima tut kaluwore ni gweno nyadundo to dhoge ok bor. Koro chuni ni ing'ado kube kionge pesa minyalo nyiewo godo gik molos koda lwedo ka. Itiyo atiya gi kupi moro ma ing'ado mondo obed manyadundo kosebet ma nyadundo kamae, inyalo nyiewo chiemo, inyiewo negi mkati, isonyo isonyo to iketo negie, to kube mamoko inyalo ketonigie kata mana pi modho. Koro sama gichikore gichikoreno, pi be giyudo ayuda ebathe kanyo. To gini kendo nyalo bedo ni samoro ng'ani moyo kata kodhi mar gimoro. Samoro en japith to magi nyalo bedo kata koth aloth kaka kodhi mar apoth nikech kodhi sama igolo e puodho cha kisepone nyaka imoye motwo. Ka isemoye motwo koka iswage kokiyieromkodhi go mondo igol to yugi ipuko. Koro samoro ng'ani chalo ni mae kodhi kata mar alot, osemoye koro ong'iye kabe osetuo mkoro ong'iye mondo oyiere kata mondo opiedhe mondo yugi go ofu bang'e to odong' gi kodhi kende ma bang'e to onyalo keto e buru mar kendo mondo okan maber kik thuth chame.

Gima timore kae en ni puodhoni olosi kendo opure, mopoge marom mopogore opogore. Koro sama oselose kamano no, iweyo bathe mowe matin ni en kuma ng'ato nyalo nyono kadhi e moro kendo mopogi kaluwore ni ka iluwo iye to inyalo ketho kodhi to mipogoga kamae idendo gi dho nger ni seedbed. To seedbed kolos maduong' to ng'eny kamae tiende niya kata jonyiepo, joma puro to onge kodhi nyalo biro iri to nyiewo nikech ok inyal keto seedbed mang'eny kamae to idwa dhi tiyo godo e puothi matin. Ma en miuso kendo ji nyalo biro waro kuomi. Seed bed achiel kende oromo duokoni pesa mar kodhi mane inyiewo ma ipidho kae te nikech gigi tndo tindo, achiel kende oting'ooneno matindo tindo to oting'o kodhi mang'eny. Ka ipudho achiel kende oromo kata golowawuondre ni en seedbed mar nyanya, kipudho achiel kende to idhi ipidho yien achiel oromo goloni kata mana nyanya apar gabich koro en gima nigi pesa to sama ise ike kamani, ikirone pi pile pile nikech kaok ikirone pi to kodhi gi dhi lal te kendo dhi wang' nikech chieng'